Ore tolomon oipirta oledikidiki lonkera e UON, ah University of Nairobi, naa njere etudumutua nena kera oledikidiki, enkaraki fee nailepieki neitu elikini intoiwuo, nitu si elikini inkera.

Sidai enabae temurua ang',kitukuj intoyie nisaidia. Itum enkerai ashu entito, nikidim enkang' enye ate. Na ore tenabae nikidolta, naa kisaidia enaduo kerai. Nitodolu maana entito temurua.